Aya nĩ atũarithia a nduthi, andũ aya me biacara-inĩ yao ya o mũthenya, makoragwo mũno mũno mataũni, kana nginya macagi-inĩ. Andũ aya makuwaga andũ, kũmatwara mĩciĩ-inĩ yao, kana o kũrĩa marenda gũthiĩ. Kana nginya gũkuwa mĩrigo mĩritũ, kana nginya mĩrigo mĩnini. ĩno nĩ biacara, yendetwo mũno mũno nĩ athuri, na anake ethĩ.

Maya nĩ mathabu ma gũtara mbeca cĩa kũiga, na gwĩkũria, ngwĩciria gĩkĩ nĩ kĩgeranio kĩa arutwo, kũmabundithia gũtara mbeca ciao, na gwũĩbanga maica-inĩ mao ma hau gabere-inĩ.